Kairorie iltung'anak lemurua aang meinyiang'u isimui sapukin neibung internet peelo doi ninye neitumia na internet aa 4g arashuu 3g yiolo tiaekata neitumiaa ena internet esirkali napiki isukuulini ashuu isipitalini.

Yiolo temurua aang naatanaparan iltung'anak naakanyor eramatare oonkishu, enooontare, onkera anyor eneiko iltung'anak teneramat Yiolo tiae saa ninepu aakeudi inkishu nanyor tenaibung inkishu metuudi arashuu intare.

Aakanyor esiai eramatare oonkishu ontare kainyiang'u irmong'i tosokoni nareu naisho epuonu aadaaa nainyiang'ua irkineji naisho epuonu aadaa yiolo pee epiru naitoki ashuk osokoni namir amu biashara ina sidai naashukoki faida naramat sii inkishu naoki kule nemiri kule nemiri emboleya.

Yiolo ematatu naakanyor atijing'a amu kelelek iropiyiani naalaki aaa nauli kelelek alang tenadumu engari olopeny naa ketumoyu imatatuni toosai pookin amu ketii orbaribara egira aing'oru iltung'anak neeku maibok naayiolo engari olopeny naakalo aing'oru oltung'ani napikaki Eilata neeku keeta Garama sapuk.

Aa yiolo paipang'u tiaji naakanapa naipang'u tiatua aaji nadumu orkarasha lai naiteleki orony najoki iltung'anak ashomo eng'ura intokitin amu ashomo osupuko ashua ashomo esiai nalimu enkolong nashukunyie nakiki iltung'anak intokitin naas atiooyo eramatare naikunaa nejia.

Kanyor ematatu amu kelelek naa metii enkijape enoshi kata egira alo neeku meeta garama ematatu amu yiolo impisai nilak naa keikutik kebaikinoyu yiolo oltukutuk naakeeta oltukutuk enkijape sapuk nelelek naaji kiyaki oloirobi nelelek kiyaki allergie neeku memusoyu naaji tenitum ematatu.

Sidai tenenap ematatu iltung'anak torbaribara amu keiwuang'ie enkiding'a amu kenap iltung'anak kumok nenap loowueitin naapasha neeku keitasiioyo iltung'anak ine neepuo neitasiooyo iltung'anak isiatin neitasiooyo imbiasharani naa ketii isaai pookin orbaribara neeku iyiolo enkidinga naijio enoo iltukutuki meitoki atii .

Iyiolo irishat sidan naa keshipakinoi kaing'oru oshi nanu orkine opir naing'oru ilchoreta nikipuo orpul nikiyieng ele kine nikinyia inkiri nikiok imotorik nikinyia ilomon nikinosakino inkaatini nikikweni nikishipa nashipa siinanu erishata sidai nanoto.

Yiolo inkilani emutumba naa kemiri aaa kitamanaa iltung'anak aing'oru iltung'anak oinyiang'u tosupuko nelo neiragie iltung'anak aapik irkuniani enkop nepiki inkilani nemiri tenkutuk orbaribara naa ilo ningilikuanu ajo kanyioo emiri nidumu enkila ning'or tenaa enkitiship ningilikuanu bei ninyiang'u.

Keirorieki serkilani meing'uraki elelero esiai aaakeshet irbarabarani neshet isukuulini neshet isipitalini netum elelero esiai toonana sipitali aakeng'a aaku ketum ena oonkaik neitoki aatum eshetitai neitoki aaku yiolo iloisumate netum ataashisho toonena wuetin kejokini sii serkali meishoo elelero ilooni naiterunyie imbiasharani kutitik enaa nooldukai .

Hasara olduka sapuk teneboli temurua amu ketii iltung'anak kutik neeku kumok intokitin nainyiala tolduka nemeinyiang'uni tenkaraki esiana ooltung'anak ootii emurua keshuk sii olopeny siadi aangaraki kelo hasara meeta faida naitobir tenkaraki naa inakunyisho ooltung'anak.

Tenanang'are oltung'ani kitok naa kaitashe ,naitashe aitobiraki ore peebau nairugo naitarasaki enkaina aai nairoroki tenkirukoto eshumata aa kajoki tenaa oltasat najoki mpapa supa yiolo paa entasat najoki mama supa neng'amu siininye nainosie ilomon niworo.

Aaa etishipate kuna noo mama tenkaraki ena masai neitu aikata edol egira aing'or impishai naatooshoki negira aashipakino etooshoki impishai neirekoodi neeku kegira aasipu ajo kwakwa isidan peetumoki aategelu inaaya.

ketii ele lee ewueji nisumareki natii imbukui egira aisuma negira aitumia ormtandao aisumare aa kegira aitumia e laptop newoshito esimu neeku kegira apud ewoshoto esimu wenkisuma nagira aitumia laptop.

Aaa yiolo aagira orkitok lai airorie naakajuru ilomon egira airo nainining'u esidai naing'or inkonyek enyanak naing'or enegira aikunu lelo omon naikilikuanishore nayiolou ilomon ajo nyooo ejoito aa taanaikilikwanishore otenaing'or enkong'u enye aitobiraki nainining'u ilomon nadamisho agira ainining kulo omon lenyanak.

Keeyai ositima enkop natii abori netumokini aanoto enkima oomashinini amu keyieu ina kop ilaptopi neyieu inkomputani neyieu internet aa satellite internet Arashuu eyai schoolini kuna public wifi peetumoki iltung'anak aitumiya.